Hoho ĩmenyagĩrĩrrwo kuuma rĩrĩ ĩrĩ mũgũnda, rĩrĩa ĩgatuo, ĩgĩkuo ĩgakuo na mũkuĩre mwega ndĩgathũke yakinya hakũigwo, igagwo handũ hena ũhehu harĩa ĩtekuonana na ũrugarĩ nĩgetha ĩhote kũingĩhia matukũ marĩa ĩgũikara ĩgĩgakinya thoko.

Maũndũ marĩa mangenagia harĩ ũndũ ũyũ, nĩatĩ andũ a wendi mwega nĩmerutagĩra kũhe ciana kana andũ arĩa matehotete gĩakũrĩa hĩndĩ ya ũkĩa kana hĩndĩ ya nga'ragu. Ũũ nĩ ũndũ wa bata mũno mũtũrire-inĩ wa andũ nĩgũkorwo andũ nĩmanyihanyihagĩrwo nĩ mathĩna na makona gĩakũrĩa.